Yutokyu kononwo ole kioldoe kerichek, amu kikiser kele mi olekeoldoe kerichek ii, ako olekioldoe kerichek ii, komuch inyorchikei ii, kerichek che terter yo imioni, neu yo kasirun akot kanyaindet ial kerichek ii, iwendi yundo nyiale kerichekuk.

Yutok yu komii lagok Che' uni keunek eng' peek cherondoi gei eng' paipit echeket kopaishe sabunit ko'iuni keunek chotok. Po komanut mising' keuni keunek eng' peek cherondoi gei agepoishe sabunit sikopit koisto chapuk tugul eng' keut notok kogonu kogirinda imyanwagik chekata ibu chapuk chotok.

Yutok yu komii korik aeng'u, agenge ko negimwete gei, ko age ko negitoretegei nekigure kapchoit. Nitok kitoretegei kotindoi tamosit eng' sang' abwati ale nekindeni peek sindachut chito nyikotoretgei, koindamang' konyigo oun keut nyin eng' peek chemii tamosit notok.

Bik chechang chebo bankishek ko kikokaraninitu kasari amun kikochangikitu bankishek missing, Ara chi tugul kokalaljin customaiyat komie simowo bankit age. Kora ko bankishek chechang ko kikoek chebo bich makobo chebo serikali ichekei. Ara kindeni kiy nekile ccctv ketoni yeitoi kazingu ak ingoloshini bikko.

Chutokchu ko maperek. Maperek ko matundek chekikole. Yoimoche iam maperek, eng biik alak, komuch koun korok kowai nepo barak ak kwam chopo orit. Ko biik alak, ko ndekeiun maperek, komuch kosus komito akot selpetik chepo barak.

Chutokchu ko kangumuu, kangumuu che kachop chito che chang, ngaro ane nitokni, konyo metinyu ngalekab mungaretab kangumuu, piik che chang kochome mising kwamei kangumuu, ineni kikoyai piik mungaretab kangumuu.

Logoechu kekure sandara. Sandara, ko logoek cheonyiny mising ako sandara ko karibu u machung'wek. Yoimoche ial sandara akomenyoru, komuch ial kora logoek cheu machung'wek, kokergei ak sandara.

Eng Yu komi bandek checheang mising bandek chutok kokakekes eng imbar akakinde yu keparkan toku kole kapunu mbaret neo pandechu Ako kakinde yuto kekany tinget konyo konyokopor pandechuto

Kirwakindenyu kekure Truphena Chepkoech inendet kotonondochin ii kokwetab muskut, ako kirwokindet ko makat koyai tuguk che terter, akenge ko yo imoche ichengchi lakwengung birth certificate ii, komuch iwe kapkirwokindet kosirchineun baruet si nyorchikei birth certificate inoto ndechengate, kora ko inendet netile kesishek chebo kokwet.

Eng yu komi chito nekitebi ng'ony ako meset nekitepe komi tuguk cheterter, mi amitwok, mi sanit, mi kichikok akomi akoi kumik ako tuku kole moche kotoi kwomis chichi, mito kosuruku ine amitwok, toku kole maboibochi eng amitwokichoto suruku.

Eng yu komi kamet nekinam saruryetap teta. Tanyito kotoku kole teta nekikee. Ndaro pikchaini konyo metinyu ripset ap tuga chekikee. Po komonut mising keripe tuga chekikee amu nkirip tuga chekikee ikee tanyata kila petut ako ndekekei teta kila petut ialde chechoto inyorchikei chepkondok chikepoishe.

Eng rapinikchu chepo kila arawet, kocham asire kiy nekile budget. Budget inoto kocham kotoreto ane mising apchechi chepkondokchu tuguk chepo komonut, akoi chemopo komonut akoi kong'etwo kora akot rapinik chekakonor.

Chepkondok che cham anyoru kila petut, ko siling elepu ako nkiai eng arawet, kopwone siling elepu sosom. Chepkondochuto kocham anyorune chekchu, chakee kila petut. Kocham aaldoi chechoto kila petut.

Yutok yu komii murenik aeng'u murenik chutok komii koame panyek ako togu kole kaicherune panyek chutok sapuriet nin neo, kingopatai ayae boisionitok ko ki olekikawe nyatoret chorwa nenyun achapchi amitwogik chepo tumdo.

Yoimoche ilipan karatasitap atepet nemie eng e-citizen, iwendi portal nepo e-citizen korok ichop account nkometinye korok ichut account noto netyo iapyayan certificate noto po atepet nemie ak korok ilipan rapinik kobun m-pesa anan ko credit card. Silinkishek chekiliponi, ko siling elipu ak konom.

Yan amache achop ingwek Chu atonatini korong atil kitunguik AK nyanyek Akande Maa Asus agoi korurio nekakorurio ande orit akakany en dakiget Taman AK mut

Chuton Chu kekuren pilipili how kakinde treit abwati Kole mache sikwalda Chichi pilipili how chuton, pilipili how komiten cheterter, imuche inyoru Che nyalilen anan kochebiriren ako pilipili how keteshin amitwakik cheterter akoanyinyiti amitwakik mising

Yutokyu, komi chito nekinam nyanyek ako nyanyek chemi ng'wony, kochang mising toku kole nyanyechu kopo mung'aret ako achame ane mising nyanyek amun kiteshini amitwok cheterter, ako konye amitwok choto kwonyinyitu.

Chron Chu kekuren erveschuton kokerchek Cheome bikchemiondos chetindo korotap ukimwi Bokamanut mising kerchek chuton enbik ap kokwet mising kobik chemiansot koroiyoton ba ukimwi amun toreti borto nwang kokimit akokerindo korotwek chechang chikoto chute borto